Wa mbere andũ arĩa makoragwo na mũrimũ wa HIV na AIDS, arĩa aingĩ matarĩ mbia nĩ monaga he haritũ kwĩ rũgamĩrĩra, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo menamo, ta mũndũ ũyũ ũranyua ndawa ici cia mũrimũ wa wa HIV, nĩ arabatara agakorwo agĩ akĩrĩa wega, makĩria kũrĩa matunda kwa wĩingĩ, na irio njega, irio ciĩna hinya nĩgetha irio ici cihote gũtiria, kana kũhota ,kũhe mwĩrĩ wake hinya nĩ ũndũ wa ndawa iria aranywa o mũthenya, rĩu kaingĩ nĩ magaga indo ta icio, mbia taicio cia kũgũra matunda, matũnda ma kĩrĩa, mao ma kũrĩa, na nĩ mendagwo makanyua kĩndũ ta karia, karia nĩ kega na mwĩrĩ, nĩguo ndawa icio cigakoro cĩna hinya, citigakorwo cĩna hinya mwĩingĩ gũkĩra mwĩrĩ wake, rĩu andũ aingĩ matarĩ mbia, nĩ maritũhagĩrwo nĩ mũtũrĩre wao, rĩrĩa mena mũrimũ wa wa HIV, rĩmwe nĩ ndĩraiguwaga atĩ nĩ marathi ndawa icio nĩ kwendio cirendagio, rĩu andũ aingĩ arĩa matarĩ na mbia, matingĩhota kũgũra ndawa icio, no arĩa mena mbia nĩ marahota gũcigũra, makarĩa wega, makanyua wega, magaikara wega, ndũngĩtua ona mũndũ ũcio nĩ mũrwarũ, no mũndũ ũtarĩ na mbia, nĩ arahinyĩrĩrĩka ngina kĩmwĩrĩ, mwĩrĩ nĩ ũraga hinya, akoneka e mũrwaru, rĩu nginya mĩrimũ maingĩ nĩ ĩramũnyhita mĩrimũ ta marĩria.

aah Ũndũ ũmwe wa gũcererwo wĩra ũrehagwo nĩ ũingĩ wa ngari barabara-inĩ. Akenya aingĩ nĩ magũrire ngari, nĩ mahotire kwonjĩrithia mbia ciao makĩgũra ngari. Kwĩ na ngari mĩthemba mĩingĩ ya akui a mũingĩ na ya mũndũ kĩũmbe. Ũndũ wa kerĩ, gĩtũmi gĩa gũcererwo wĩra, rĩmwe nĩ ũgũkora nĩ kwonekanire mĩtino nĩ ũndũ wa nduthi kana nĩ ũndũ wa mũndũ uma mũrĩu aratwarithia ngari, gũkagĩa na mũtino wa barabara, mũtino ũcio ũrĩa ũrehaga njamu. Ũingĩ wa ngari ũgatũma andũ aingĩ macererwo wĩra. Rĩu ũndũ ũngĩ wa gatatu wa gĩtũmi kĩa gũcererwo wĩra nĩ ũndũ wa barabara, barabara cia Kenya nĩ thũku, ũrĩa citũmaga ngari nyingĩ, ngari nĩ ĩrathiĩ kahora ona we mwene nĩ ũgũthiĩ kahora nĩ ũndũ wa bara. Rĩmwe nĩ kurire bara nĩ ĩthũkire nĩ ĩgĩire ndoro, citiragereka, ngari ĩkaremererwo, ngari ĩgakwama barabara nĩ ũndũ wa ndoro. Rĩu maita maingĩ kĩrĩa gĩtũmaga, kĩngĩ makĩria kĩrĩa gĩtũmaga ngari, andũ aingĩ macererwo nĩ wĩra nĩ ũndũ wa ngari, ũingĩ wa ngari barabara, na bara gũthũka, na mĩtino ya barabara. Ona no gũkoragwo na mĩtino ya andũ, ta rĩngĩ nĩ ũgũkora bara andũ nĩ marũire, makaingĩha gũkĩra ngari, ngari cikaga...

Kwa ihinda rĩrĩ nií ndirona ta thirikari ĩrarũgamĩrĩra ũndũ o wothe wĩgiĩ motungata ma thirikari kũhĩtũkĩra intaneti na na tigagĩrĩra atĩ ũhoro wa mũingĩ nĩwatungatwo, rita rĩrĩ nĩndĩrona nĩkũrĩ na ũndũ wĩtagwo wa GenZ. GenZ nyingĩ nĩciũragĩtwo nĩũndũ wa intaneti, ta mũndũ a ekĩra mbica kana aria ũndũ wĩgiĩ thirikari, thikũ ici mũndũ nĩarekora na ũgwati mũnene, ũguo kwa ihinda rĩrĩ ndingiuga hena, ũtungata o wothe mwega harĩ thirikari thĩ-inĩ wa intaneti, intaneti makĩria nĩthũkĩte nĩũndũ wa thirikari, gũkagĩa na guoya mũingĩ wa andũ kũhũthĩra intaneti tondũ nĩmarekora makĩaria ũndũ wa gĩthirirkari, kana ũndũ ũrĩa ũngĩcenjia kenya kana mahĩtia marĩa maronekana kenya-inĩ itũ, magagĩkora nĩmarekora nogwati, maka makanyitwo mĩgwate, amwe makoragwo, koguo ndikuona hena ũteithio mũnene, thirikari ĩrateithia thĩ-inĩ wa intaneti, no gũthũkia marathũkia makĩria, ona tũngíkorwo tuge barabara citũ nĩ thũku maticokaga gũtũgarũrĩra kana gũtũthondekera barabara citũ, an tũngiuga ta cukuru kana macukuru maitũ nĩmararĩhio mbia nyingĩ, matũgũithagũithĩrie thogora wa wa wa mbia cia cukuru, ningĩ matiĩkaga ũguo, mũtũrĩre ũritũhĩte makĩria tondũ nginya irio cia, thoko na irio cia.

Wa mbere nĩ kũmaruta ũhoro na ũgĩ wa ũrĩmi, ta ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩharĩrĩria mĩgũnda yao, na kũgeria kũrora nĩkĩ kĩrathiĩ makĩria thoko-inĩ, takĩrĩa tokorwo nĩ ta waru, waru no mũhaka agũri marĩgũra nĩ ũndũ wa kũrĩa, makĩria mũno kĩrĩa kĩrathiĩ mũno thoko-inĩ matikaĩ kũhanda kĩndũ kĩrĩa gĩgũ gĩgũtũra mĩgũnda-inĩ kana mĩciĩ-inĩ yao gĩtonete agũri, wa kerĩ, nĩ nĩkũ nĩkũmonia ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrora mĩmĩra yao, ũrĩa ĩbatiĩ gũikara, na rĩrĩa magĩrĩirwo kũhanda mũmera ũrĩa mekũhanda, kũringana na rĩera rĩa kũu, kĩrĩa gĩkuuma wega, tondũ matingĩhanda kĩndũ kĩrĩa gĩtaratwarana na rĩera rĩa kũrĩa mũrĩmi aikarĩte, rĩu ũguo no no wagĩrĩru mwega wa kũmamenyithia kĩrĩa magĩrĩirwo kũ kũhanda, kũringana na rĩera rĩa kũrĩa mũ mũrĩmi mũnini aikarĩte, wa kerĩ hena bata mũnene akamenya kĩrĩa agĩrĩirwo kũhanda kĩrĩa kĩratwarithania hamwe na na kĩmera kĩu, nĩguo matikaĩ gũikara na nyamũ ciao mũno mĩciĩ-inĩ magĩte thoko yakwendia, makarora nĩkĩ gĩthoko kĩrathiĩ makĩria, na nĩkĩ gĩtarathiĩ, makahota kũmenya mekũhanda kĩ mĩgũnda-inĩ yao.

Arĩmi aingĩ anini arĩa marambĩrĩria ũrĩmi nĩmaragerera maũritũ maingĩ a itũra-inĩ rĩakwa makĩria, taniĩ ndĩ mũrĩmi mũnini wa kĩambĩrĩriua. Nĩndĩragerera thĩna rĩrĩa, bara citũ nĩirathũka mũno makĩria rĩrĩa kwaura, gũkagĩa ndoro atĩ ndũngĩhota gũtwara kĩrĩa ũratwara kana kũrehe kĩrĩa ũrarehe mũciĩ ta mĩrigo yaku, ũkona maita maingĩ rĩrĩa rĩu ũramĩiga nĩũndũ wa bara gũthũka, nĩgetha atĩ bara ĩkorwo yaniara niara ndoro, mĩmera itũ nĩ ĩrathũkĩra mũno mĩciĩ, akorwo nĩ ta waru, waru nĩũthũkagio nĩ ũhehu, ũhehu, ũhehu nĩũthũkagia waru, ũkagĩa na mwera, waru ĩyo atĩ nginya ndĩngĩrwo nĩ ĩronekana, ũgekora nĩũrathiĩ hathara, nĩũrathiĩ hathara nene rĩrĩa tarĩu waru icio ciathũka, na nĩcio wĩhokete cigũcokerie mbia iria wahũthĩrire gũcihanda, koguo rĩu arĩmi anini nĩtũragerera maũritũ ta mau. Ũndũ ũngĩ nĩkwaga gwakwenderia, thoko nyingĩ nĩcirakorwo cihũrĩte, rĩu arĩmi anini aingĩ matirĩ na thoko cia kwenderia indo ciao, ũguo tũgakora indo cia arĩmi aya anini nĩcirathũka makĩria mũno.

Ũndũ wa mbere kwaga kũiga mbembe wega mbembe ĩyo nĩ ĩthũkaga, rĩu ũndũ wa mbere ĩthũkaga na nĩ kũgucia heho na rĩrĩa watwara mbembe ĩyo gĩthĩi ndĩthĩaga mũtu mwega na ĩkahata gĩthĩi-inĩ tondũ mbembe ĩyo nĩ ĩgucĩtie heho, na ũndũ ũngĩ nĩ ĩkũrehe mũtu mũrũrũ. Wa kerĩ mbembe ĩyo waga kũmĩiga wega nĩ ĩthecagwo nĩ tũtambi tũrĩa watua kwoya mbembe yaku ona ndĩngĩendeka ona rĩrĩa ũrenderia mũgũri nĩ ekuona mbembe ĩno nĩ ĩthecetwo mũno. Wa kerĩ, ũndũ ũngĩ nĩ cigũragwo nĩ andũ arĩa marenda kũhanda mbembe ĩyo, warora mbembe ĩyo ũkona ona harĩa ndĩngĩkũra tondũ nĩ ĩthecetwo ndĩngĩkũra. Ũndũ ũngĩ nĩ mbembe ĩyo waga kũmĩiga wega nĩ ĩbuthaga rĩrĩa wahagĩra gĩtheri gĩaku ũkĩrĩa ũkaigua mbembe ĩyo nĩ ndũrũ. Koguo ona mũgũri ũrĩa ũragũraga mbembe ĩyo athiĩ amĩhagĩra rĩa mbere aigua mbembe ĩyo nĩ ndũrũ ndangĩcoka kũgũra ho rĩngĩ. Kũiga mbembe ũru nĩ gũthũkagia mbembe, nĩ ta gũthũkia mbeca ciaku na ũrĩmi waku, mbembe ĩyo ndĩngĩhandĩka, mbembe ĩyo ndĩngĩ thĩĩka mbembe ĩyo ndĩngĩrĩa gĩtheri, rĩu ũgekora mbembe ĩyo ona nĩ gũte ũgũte ndĩna gũteithia.

Ũhoro wa mbembe, mbembe nĩ ĩrĩ mũhandĩre, nĩ wagĩrĩire kwenja karima kariku hanini, nĩ getha ũhote gwĩkĩra thumu, nocoko ũhote gũtukania tĩri waku na thumu, nĩgetha ũcoke ũhande mbembe, rĩu nĩ getha ũhote kũgetha mbembe ĩyo wega nĩ ũgeterera nginya ĩkũre, ũkona nĩyakũra, ũ ĩgaikaranga mũgũnda, ĩkahana tarĩ kũũma ĩroma ya kũiga thito, ĩkahana taĩrenda kũũma, rĩrĩa wona mahuti ta momoma, ũkaruta mbembe yaku mũgũnda, ũkamĩruta mahuti weega, ũgacoka, ũkamĩanĩka nja hĩndĩ ya riũwa rĩega, na ũgatigĩrĩra mbembe ĩyo ndĩnahũtio nĩ maĩ, kana ĩkairĩrwo, kana ĩkagucia heho mũno, rĩu o mũthenya nĩ ũgũbatara kwanĩka mbembe ĩyo, ũkamĩanĩkaga nĩgetha yũme, na njĩra njega, ũndũ ũkũmĩiga ndĩgabuthe, nĩũndũ wa kũgucia heho, kana ĩbuthe nĩũndũ wa kwaga gũkũra wega, kana nĩ kũũma wega, ũkamĩanĩka weega, nĩ gũkũringana na mũrĩmi kana yoma rĩ, kana nĩekũmĩthandũra, acoke a amĩige ĩthandũre, kana ekũmĩiga ĩtarĩ thandũre, agacoka gũthandũra thutha-inĩ, koguo mbembe yagĩrĩirwo kũũma wega, mũrĩmi atigĩrĩre mbemebe nĩ yoma wega, nĩgetha akahota kũmĩiga thito, kana ikũmbĩ, nĩgetha ndĩgathũke naihenya, ũndũ ũcio mbembe yambe yũme wega, yoma wega ĩguo thito.

Mbembe yagĩrĩire kũrutwo mũgũnda-inĩ yũmĩte wega, ĩkũrĩte wega ũndũ ĩkũigwo nja, yũme. Igwo riũa-inĩ yũme, rĩu yagĩrĩire gũkorwo, nĩgũkũringana nĩ kwa ihinda rĩigana atĩa ĩkũma no ĩkũringana nĩũndũ wa ũrĩa riũa rĩigana, kana rĩera ũrĩa rĩhana, akorwo riũa nĩ rĩhiũ mũno, mbembe ndĩgũikario mũno nja. Ũndũ ũngĩ nĩ ũgatigĩrĩra mbembe ĩyo ndĩnahutio nĩ maaĩ, ndĩnahutio nĩ maaĩ ona tũnini, nĩgetha mbembe ĩyo ndĩkaaye gũbutha, na ũgatigĩrĩra atĩ ndĩkũgĩa na tũtambi tũingĩ twakũmĩtheca nĩguo ndĩgabuthe. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ mbembe ĩyo yoma wega ĩtwarwo, ũkamĩkĩra ikũnia-inĩ wega, ũgacoka kũrĩa ũraiga mbembe icio ũgatigĩrĩra nĩwara mbaũ cigana ũna, nĩgetha mbembe ĩyo ndĩkahutanie na thimiti. Thimiti nĩ ĩkoragwo ĩhehu mũno na mbembe ĩyo tũtirenda ĩhutio nĩ ũhehu nĩguo ndĩgabuthe, wagĩrĩirwo kũiga mbaũ, mbaũ cikorwo ciĩ igũrũ, igũrũ wa thimiti citikahutanie hamwe na thimiti nĩgetha mbembe ĩyo ndĩkaingĩrie heho, koguo mbembe hĩndĩ ĩrĩa ĩraigwo, ndĩagĩrĩirwo kũhutia thimiti, na yagĩrĩirwo gũkorwo ĩ ikũnia-inĩ handũ hatarĩ hahehu, ĩtakuhanĩrĩirie na rũthingo mũno, nĩguo mbembe ĩyo ndĩkagucie heho, tondũ mbembe ndĩtwaranaga na heho rĩrĩa yomithio, ndĩkagucie heho ndĩkae gũbutha na thĩiniĩ.

Rĩrĩa ndĩratwara indo ciakwa thoko-inĩ iria nĩmĩte, irĩa ndũtĩte mũgũnda-inĩ wakwa, niĩ maingĩ yendaga kũhũthĩra ngari, ngari nĩ njega gũkĩra kũhũthĩra ndigiri, tondũ ndigiri rĩmwe nĩ ĩgũthiĩ ũguo nĩ ũgũthiĩ kahora, nĩ ĩrateanga mathaa, na agũri ta rĩngĩ mo aingĩ mokaga tene, rĩ matigweterera kana nĩ ũrĩuka, mekwoya indo iria makora thoko-inĩ, rĩu niĩ yonaga nĩ wega kũhũthĩra ngari, indo ciakwa cigakinya na ihenya, na cirĩ handũ hega, handũ itegũthũka tondu angĩkorwo nĩ gũkura ici cikuĩtwo nĩ ndigiri, nĩ cikurĩrwo, no ici cikuĩtwo na ngari, citigũcemania na mbura ona hanini, koguo citikurĩrwo, na igũkinya ciwega onokorwo barabara nĩ thũku, ngari ĩyo ndĩkũingĩria maĩ thĩiniĩ, nĩ ĩgũcikuwa wega, ũndũ ũria niĩ yonaga mũhũthũ nĩ gũkuwa mĩrigo yakwa na ngari, nĩgetha igakinya thoko mathaa marĩa magĩrĩire, ndikae gũcokia indo icio mũciĩ nĩ kwaga agũri, kana nĩ gũcererwo, koguo, kũhũthĩra, niĩ kũhũthĩra ngari nĩho hega, gũkĩra kũhũthĩra ndigiri, tondũ kũringana na harĩa ndĩratwara thoko ri, nĩ haraihu, na ndigiri ndĩngĩkinya kũu, nĩ ĩkũhũthĩra mathaa maingĩ bara, na tũtirenda gũteanga mathaa nĩgetha tuone agũri, tũtikaĩ gũcererwo thoko-inĩ itũ, koguo kabata ngari gũkĩra ndu, gũkĩra...

Ũkui-inĩ wa ndege gũkuĩrwo mĩrigo, thĩna ũmwe wa mbere, nĩ mũrigo ũcio nĩ ũkũũrĩhĩra goro, tondũ gũkĩringithania na ũkui wa ndege wĩigũrũ makĩria, kũringithania norĩa ũgũkuĩrwo mũrigo waku na ngari, na rĩrĩa ũrakuĩrwo mũrigo ũyũ na ndege, nĩ kuonania, mũrigo waku nĩ ũrathi kũraihu, nĩ ũrathi kũraihu na harĩa ũrĩ, gũkĩra ũrĩa ũkũ ũkũ wona ũkũhũthĩra ngari ũkona ngari nĩ ĩgũikara, nĩkũhũthĩra mathaa maingĩ barabara, ũkona kaba kũrĩhĩra ndege, thĩna ũngĩ wa kerĩ nĩkĩrĩa, nĩ nowage kũnyi gũkinyĩrwo nĩ mũrigo waku, mũrigo waku nowage gũkinya kũrĩa ũrendaga, ũkore kwerwo mũrigo waku nĩ nĩ ũrĩte, mĩrigo maingĩ nĩ yũraga rĩra ĩrathi na ndege, ũndũ ũngĩ no ũkui, ũkuithia wa mĩrigo na ndege, rĩmwe ndege ĩyo nĩ kwaga gũthi mũthenya ũcio nĩ ũndũ wa rĩera gũcenjia, ũkerwo ĩgakinya mũthenya ũna, kũringana norĩa ũrendaga mũrigo waku ũkinye, ũgakora tiguo gũkinya, ũgũkinya thutha wa thikũ iria ũtarandaga, ũgakora ona mũrigo ũcio nĩ ũgũthũkĩra kũrĩa ũrĩ ũtatwarĩtwo, rĩu mathĩna nĩmau ma makũrĩhĩra mũrigo goro, kwaga gũkinyĩrwo nĩ mũrigo waku, ndege kwaga gũthi mũthenya ũrĩa.

Ingĩ yandĩkithia na gwetha license ya wĩra, license ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩra wĩra, nĩgetha ta rĩrĩa wĩra wahĩa kana ta rĩrĩa kuoneka mũtino license ĩyo kana thirikari nĩ ĩgũteithagĩrĩria gũcokia wĩra. Koguo ona andũ aingĩ mahũthagĩra njĩra ĩyo ya kwandĩkithia wĩra mwerũ na kuoya license, license ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩra wĩra waku. Na nĩĩgitagĩra arĩa moyaga mbia, kanjũ nĩmoka nĩgakora wĩ na license matigũkuoya mbia, kana makũhingĩre wĩra, kana makuyere indo cia wĩra, ũrĩa ũgũtwara hathara. Koguo license nĩ yo ĩrũgamagĩrĩra wĩra mwerũ na nĩyo ĩtambũraga wĩra mwerũ atĩ nĩ mũhĩtũkie nĩ thirikari na wĩna maigĩrĩrĩku kana mawatho marĩa yagĩrĩire ũngĩgakinya nĩ kũheo license ĩyo.